Naa nchere endupoto enkare tenkulupuoni naa kitanana enkare enkulupuoni nidim nisho dhoruba sidai , metaa teneunishoreki nebulu nkaitubulu teleleki naa ketum sii atoisho esidai netum masao kumok.

Ore enaiko peyie anyoraa piasishore enkardasi nairiwari tormutandao na ke keeta ake sinye inardasi ostamp atake duo tenaa ormutandao etii , kake teneaku valid naa keaku keeta ostamp neeku teneata ostamp naa ke kanyoraa nai enkardasi naijo ina.

Ee ore enkoitoi najingieki enteke tormutandao naa iloake nai portal ashu website niapply ticket , nilak nigenerate receipt teine ,neimu esimu , nitum ake anoto ereceipt nikinchori nai mpaka departure time ashu esaa nipang enteke, nilo ajing enteke alo enkop niloito.

Ore enkisuma sidai naa kifaa pisum ilarikok pookin, naa tenebo o political science, amu ore naa political science naa enkisuma eh naitalala esiai erikore, naa ketum nai ilo arikoni le University naa eng'eno sapuk, peyie etum naa atoriko ah comrades.

Ore enkoitoi e mutandao te enkisuma naa kisaidia pee isubmmit students assinments enye meeta ingolikinot naabayarie sukuulini neeku kitelelek ormutandao submissions aa oontemat niidim ake oltung'ani ataasa esiai remotely ashu aisumayu remotely itii ewueji nitii.

Ore tenkisujare eramatare interu ake naai toonkishu nintoki aisuj intare nibaraki ilasho niigil ake naai aisuj ashu tenaa ildiain nisuaki oloti dip.

Ore enkardasi erewata pee ilo aiput te Huduma Centre naa ilo ake o enkipande ino nepuoi naa aiakikisha ajo iima apa entemata e NTSA nikitumi naa ashom airejista nitum ina ardasi erewata tiatua ee wiki are.